En hutuma center kimuche kenyor boisionik alak chemiten yoton cheter aK kibandet nekobet amun en yuton kimuche kora kenyorjigei kibandet akot nekitou anan ok yon kimoche kinyiit tuguk cheu nhif kotoreti kora yoton miten tuguk chechang chekenyorji hutuma center amun hutuma center koelekimuche ketoretengei yon kakouit kit agetugul amun yuton kimuche ogot kora kenyorunen tuguk chechang cheu okot kora kechob kit nekokimokyingei en chokjinet amun miten tuguk chekemoche en chokjinet kimuche kenyorji hutuma center nito amun yuton ii ko eleoo elemiten biik chechang ago elekimiche keboisien en chokjinet yon kemoje kiit en chokjinet imuchel iwe hutuma center aK inyiru ot galek chebo ee kartasisiek kab siget kimuche kenyorji yoton kartasisiek chebo meet kimuche kenyorji yoton amun miten yundoin ako kimuche kekonin aK kechobum en chokjinet amun en hutuma center komiten boisionik che chechang chema kibandet nekobetkityok Ako kimuche ketoretin en tuguk chechang

Bo komonut chigilisietab poisionikamun biik chechang ingomakichigil komuche koib asoya kochut boisionik ko ngunon tindo komonutyet ne oo yon kakichigil sukobiit kenai ingomuche koyai chito boisioniton amun imuchel kontegei chito koyai boisiet ne moityin amun moityin okot ngomnotenyin yoton anan somanenyi yoton koyoche kechigil sikobit kenai ingomuche koyai boisioniton kora komiten biik chemuche kochutyi boisiet komotinye ngomnotet nebo boisionoton ako imuchel komong walutik che mokororon ot kou konyosiet ko ngochutyi chito konyongonyosi ako motinye ngamnatanoton noton komuche kobar biik chechang ingunon yoche kechigil kora komuche kosisjigei biik kotach rapisiek Ako motindoi boisionik ingunon yoche kechigil sikobit kenai ingotindoi Katiaknatet ne ititaaat koyai boisioniton amun miten boisionik ako miten biik kora cheyoe boisionik anan kotoche rapisiek ako moyoe boisionik koyoche kechigil sikobit kenai bichoton tugul

Miten ngatutik chekikechob ii konamngei aK kamandaetab tugukab imbar amun tukukab imbar koyoche kegeer kele kamanda tuguk che tililen chemomuche koib ngemisiet anan tuguk che kororon che imuchel kotoret boisiet ne kokichopji nguno miten ngatutik Ii cheu kegeer kele tuguchoton chemondoi kotuguk cheititoodin ako tuguk che motindoi kiit aketugul akot cheu mionwogik ingunon miten ngatutik chechang yoche kora kegeer kele aldaetab tuguchoton ko kakialda en aldaet ne kararan komochutyi asoya agenge ingunon asoya en tuguk che yoche kegeer en tugukab imbar kora koyoche kegeer ingomiten chorik en ngatutik choton koche kegeer kele kokirib kalyet sikobit kerib chorik komochutyi tuguchoton kora konyolu konai serkalit nebo emet kole kokimoche kimanda tuguchoton sikobit konai aK kogochi ribset nekimoche kerib ingunon yoche kegeer tuguk cheu chuton simangemak tuguk chekimondoi en imbar

Tindoo tetutik chechang ICT amun ii tetutichuto kochetoreti somanet, miten tuguk chechang chekikotet ICT konamngee ak somanet ii cheu kotech elekimuche anan korik chekimuche keboisien kineteke tuguk chebo muswoknotet, amun ii ngeng'alalen ICT koyoche oot komiten tuguk chechang yoche ot komiten yoton ii korik ne bo barak amun yoton ko elekinyorchin tuguk chechang chebo muswoknotet ii nebo kasari, kinyorchin yoton tuguk chechang chebo soet ko ngunon yoche keker kele kakitech en yoton tuguk chechang okot tuguk cheu ortinwek, eleyoche komiten oret newendi yoton ii si tuguk chechang keibe akoi yoton, miten kit neu kompyutait koyoche komii kompyutaisiek chechang kora yoton sikopit keboisien, ngunon tetutik chetindoo ko koker kole katech korik chechang ii akoker kole kasir akot konetik cheinetisie en yoton akoker kole kainet biik konai somananoton ne bo ICT sikong'omekitu biik tugul.

Yoche kongololji mengik kab kot Ii ee mogoriot amun mengikab kot che komeny korik koyoche kengololji en ngalalet nemie aK en ngalalet nekararan kegeer kele kokoityi gei en elekimiche kelipanda kooton ngo kelipan en Kila arawet anan en Kila arowek somok anan okot yeibata arowek somoku ngunon yoche kegeer kele kokiyonji aK kenai tarikt neyoche kelipan rapisiek choton amun ingosir komuche koimak mogoriot koyoche kogeer kole ka ngalala koyonchon kojer tarikit nenin aK kojer betut noton nekimuche kiyumen rapisiek choton aK koran kogeer kole rapisiek ata che yoche kelipan amun yoche kongen kole rapisiek cheten cheyoche kelipan en Kila arawet kotyan si moyekokopek arawet kobiit koninetab gei anan kongungunyet ingunon yoche kegeer kele kokiyonjin keityi koyonjinet nenoton nekoron. Kait kasaroton komuche kobiit rapisiek chekekonun anan chelelipanen kooton

Miten tuguk chechang cheimuche kongalalen konetik aK sigiik ako o somanetab kipsomaninik amun kit ne oo kogegeer kele kong'amekitun kipsomaninik ingunon kit angenge neimuche kongalalen sigiik ii aK konetik ii ko kongalalen kit nekimuche keyai anan nekimuche keita kipsomaninik sikobit kongamekitun akomuch kosirio en tiemutuk chegikojin kora koyoche kengalalen kele nee kit ake neton nekimuche keyai nemadam keyoe anan okot negemogen sigiik sikobit keyai kioton akotoret kipsomaninik miten kora tuguk cheu rapisiek koyoche kengalalen kele yoche gelipanda ano kanetikamun yekagelipan konetik komuche kotiagak aK koyai boisiet kora koyoche kengalalen tuguk cheu kasarta kele yoche kogochi sigiik lokokwak kasarta netian nebo kosoman tuguk chekakinet amun niton Kobo komonutyet neo ako yoche kongalal sigiik ak konetik akobo niton kora

Miten tuguk chechang cheimuche koboisien sukulisiek ii en kabarastaetab lokoiywek chetindoi amun netai komuche koboisien kipsomaninik chemiten yoton kokochi kaparastaet yeityo kopcheita kipsomaninik choton nebo aeng ii komuche kora koboisien kit negikuren potolit amun kot kokigoet sukuliniton ingo sukulisiek kab parak kotindoi potolit nekimuche kiyoktien kaparastaet en kasarta nenwach ako niton komuche koityi biik chechang amun potolit niton koboisien muswongnotet tab kasari boisien soet ee kigoitoen logoyot aketugul ingunon niton kobkit nekararan kot mising nekimuche keboisien en kasarta nenwach ako konyorchigei biik logoyot kora komuche kosir en kartasisiek aka komolchinot inotwek anan ot artinwek imuchel komolchinot elegeeere kole kimuchi Komolchiton elegereei kole kimuchi kemolchi ole uu korik ole yekokobun biik komuche kosoman ngunon niton aginee age en chuton